Jatend piny kod jogene: Ber mare en telo kod loch. Kaka jatend piny, Ruto keto chenro mar piny, timo mare maoting'o jondiko mag cabinet kod jopuonj. Loso kendo keto e tim chike mamulo jokenya duto chakre e lokruok mag weche yuto nyaka e weche mag somo kod thieth. Yo mar weche mag ohala: Loch mar Ruto osejiwo yo mar weche mag ohala mawuok piny nyaka malo, manigi gombo mar miyo jopur matindo, kod jopur maok ochung' motegno teko. Kaka tim mare nyalo timo gik mane gidwaro timo en gimaduong' ahinya e loko weche mag yudo mwandu kod duoko piny chandruok mar bedo jodhier. Teko mar keto chike: Kaka ng'ato ochung'ne bura, e bura kendo ka en gi riwruok motegno e weche siasa, sirikal mar Ruto nyalo keto chike madongo kod lokruok. Teko mar chikni, loso yo mar riwruiok kod dongruok mar piny Kenya: Ochung' ne piny Kenya e piny mangima.

Keto tich loso wuoche, miyo jotich ma ni gi lony, jo ohala kod jotich ma konyo ji yudo tich. Ma konyo ji yudo tich ma dwoko piny kwan mar jo ma onge tich ajhinya ahinya to jo go matindo .Dongruok mar weche mag ohala, okonyo weche mag ohala mar piny no ka okalo kuom uso mwandu e pinje ma moko, kod chulo osuru. Ohala matindo yudo ber kuom dwaro mar gik ma itiyo go kod gige tich. dongruok mar ngeyo ojiwo dongruok mar ng'eyo tich loso gi lwedo kod loso ohala mar gik ma dwarore mondo ng'ato obed gi ngima ma ber. Ut ng'ato ma nyalo ngiewo, kinde mangeny ji nyalo ngiewo gik ma olos e piny no ng'eny moloyo ma ng'ato ogolo e pinje ma oko. Ma miyo ji mang'eny nyalo yudo gi. Kido mar ng'ato, yore mang'eny mar loso wuoche kod kaka ne ilseo gi nyalo rito kinde lando ki oganda kod gik ma chon mar pinyno. Loko gik ma owuok pinje ma ma moko ka gi loso wuoch e piny gi, aluora no dwoko piny geno.

Ng'ato nenore ka ochung' ka omako ofuku matin mar juala, kendo odhi ir ng'ato moro manigi m-pesa. Ginyalo bedo ni gidhi golo pesa e akaont margi, kata keto embui margi mar simu. Oboke mar mar juala nyalo bedo gi pesa ma onego oor ne ng'ato machielo. Bende, nyalo bedo ni gidhi chulo pesa kaka stima kata pi, kata ng'iewo pesa mag ng'iewo gik moko kata data. Ginyalo bedo ka gigolo opesa ne ohala, kaka chudo mar gik ma giseloko kata gik magitimo. Kata ginyalo bedo jo ohala matin machoko float. Kata oro pesa ma oloko ni ng'at mang'iewo gik moko. Bende ne ginyalo bedo ka gichulo ohala kokalo kuom m-pesa kata ka ginono pesa mane gise donjo kod gik mane gisetimo machiegni. Bende ng'ato nyalo bedo gi geno mar yudo pesa ma osiep kata anyuonde oorone. En gima nyalore ni gin jo m- pesa giwegi ka giduoko gik moko kata pesa. Ginyalo bedo

Ng'eyo kaka form kod technique mowinjore. Mondo oting' gimoro maber kendo matiyo maber mano duoko piny luoro mar yudo hinyruok. Teko kod kinda. Nyalo maduong' mar ringruok mar rito kendo rito gik mapek bang' kinde. Chike kod bedo gi tim maok ng'iyo. En gima dwarore mondo ibed gi puonjruok pile, yueyo kod lue´wo chike mag chiemo ma ng'ato chamo kata pach kod bedo motegno e paro. Odwarore mondo odhi nyime gi tim tiegruok matek kendo orit dongruok. Ng'eyo ringruok. Ng'eyo kaka ler mari wuotho kod kinde ma inyalo weyo kata loso. Riek rieko muya. Yuey maber konyo eketo koo mari obed motegno kendo konyo gik mapek mating'o. Keto gik ma idwaro. Timo kod luwo kaka idhi nyime. Kony iketo e chenro mar timo gik ma itimo kendo luwo kaka itimo maber. Ng'eyo chiemo. Ng'eyo kaka inyalo mi ringruok fuel mondo odong kendo.

Yudo tije mag pesa, gi konyo ji mondo oket pesa, ogol pesa kendo oor pesa ko okadho kuom airtel money ma en pesa ma ni gi nengo ahinya kama bengi nitie matin. Thuolo mar tich, jalno marito pesa tiyo gi yo mar yudo pesa gi kendo gi nyalo konyo ohala matindo ma moko ma ni machiegni ggo. Okonyo e tudruok gi uso gik ma itiyo go e loso gik moko e yamo kod data. Ma konyo jodak mondo obed gi tudruok e kind gi gi wegi kod weche mag ohala. Okonyo e tije, e tiyo gi pesa mag digital ka ng'ato ma rito pesa konyo we dwoko piny dwaro mar tringo pesa ma miyo Tingo pesa tino pesa bedo ma ber kendo ma piyo. Bedo gi yo mayot, bedo gi ng'ato ma rito pesa mar airtel money e aluora mar ji konyo ji mondo kik gi yud thuolo mang'eny kendo ok gi dwar wuotho ma bor mondo gi yud pesa mar simo. Ojiwo economy mar piny tiyo gi pesa ko okalo kuom duka gi miyo ohala bedo ma ber ahinya ahinya ne duka.

Teko kod riwruok, kaka jo lweny oket gi e laini ng'iso ni nyaka gi bed ni gi timo makare kendo gi tiyo kanyakla. Ma ng'iso ni gin jo lweny ma ni gi winjruok achiel kendo ma winjruok amr rito ogganda kod piny gi. Gik ma odongo e kido mar kinda, tiyo gi mach kendo ngut ngato kaka gik ma ngato nyalo gengo miyo ngato bedo gi paro ni en gi tudruok gi kit oganda ma chon. Ma ng'iso kaka jo lweny ma chon ne dhi rwako lewni kendo mondo orit dho ut oganda gi. Telo kod loch, bedo jotelo e kind jo lweny ngiso telo ma oiki ma ber. Ma jodongo kata jotelo, ne tayo jolweny e kwe kod klweny ma miyo oganda bedo ma ber kendo bedo ma bor. Bedo ma oikore kedo kod lweny, gik lweny kod gik ma itiyo go ng'iso ni nyalo mar lweny mar group no ni go bedo ni en mar geng'o kata mar ketho, ma ng'iso kaka en gi ma duong mondo ngato orit gi kuom gik.

Bedo mayot kendo nyalo yudore , bedo gi nyalo9mar chulo pesa kata ngado bura e yor mbui ng'iso yo ma yot kendo ma nyasani mar timo gik moko e town. Ma rito thuolo kendo ma dwoko piny mar dhi e ofise ma nenore. Dhi nyime e tekmnoloji, ongiso ni nairibi okao yore mag dwoko penjo mag mbui, ma luore gi gik ma timore e piny ma ngima ma bombe ma dongo tiyo kod teknoloji mondo oket tich ma ber kendo ober tije gi. Bedo gi ler ma ber, ka itiyo gi yore mag mbui ok nitie thuolo mang'eny mar ketho chik kata ketho ma dhano timo e yor chudo nikech yore mag timo gik moko gin ma ng'ato nyalo yudo kendo record nyalo yudore mayot ne sirkal kod oganda. Keto tije ma ka mago miyo bedo ma yot ne ji ma ni kuonde ma opogore opogore mar town ka ok gi ng'iyo ka ma gin tie kata ka ma gi nya wuotho e.Yudo tije kaka chudo mag piny, oboke mag mag yie chudo mar.

Kawo picha onya bedo ni ochung mondo ok obedo mondo okaw picha nyalo bedo ni otimo gik ma otimo e tich, e nyasi moro kata e tich moro ma en go otimo. Record mar wende, ka en e studio mar wende onyalo bedo ka ogolo wende otimo puonjruok mar wero wende kata tiyo kanyakla gi jogo ma loso wende. Penjo kata chenro mar wuoyo e studio kata e radio, onyalo bedo ka otimo penjo jka ogiolonwach moro kata ka okawo chenro moro. timo tim ma ler, loso gik moko katra miel. Ka en e studio mar loso gik moko kata miel, onyalo bedo ni otimo puonjruok, loso picha kata timo gik moko e yor loso gik moko. Record mar video kata film, onyalo bedo ni otimo gik moko e sinema moro ka ogoyo video kata ka odonjo e ngado vido mondo olos gik moko. lando wach mbui, wanyalo bedo ka watimo gik moko e mbui kata e television ka oloso gik ma owinjore e kinde ma adieri.

Ber mar jatend piny, rang'isi mar riwruok mar piny, bedo gi jatend piny keto poiny bedo e achiel kendo paro ne jodak gi gik ma gin go kod hera mar piny gi. Tich mar jatend lweny, rango jo lweny miyo telo mare bedo ma otegno e wi jo lweny kendo ongiso ni en gi ikruok mar rito piny.Ng'eyo tich, rango mare ng'iso erokamano kod luor kuom gik ma jolweny osetimo. Ber mar jo lweny ,jo rit mag kwe kod rieko, jo lweny ng'iso teko rito kod ng'iyo mar rito piny . Chik kod ikruok, kido mar gi ma oiko ma ber ng'iso chik mar jo lweny puonj kod bero ma oikore timo gi moro ka dwarore. Kido mar piny, bedo gi e kido mar nyasi ma kama go miyo ji bedo gi mor kendo miyo jo lweny mag piny no bedo makare ka ng'iyo gik ma osetimore e seche dutu, kuonde duto ka dhi nyime.

Ber nengo mar jatend piny ruto, jatend piny kod sirkal otelo ne piny kendo ochung ne piny ke ya e weche mag piny ma ngima. jatelo m,ar chike kod dongruok, ochung ne loso kendo keto e tim chike mag piny kod chnero mag dongruok mar weche yutorangisi mar riwruok mar piny. ojiwo kwe winjruok kod gero piny e kind oganda ma opogore opogore . jatned piny kendo jatend weche mag ohala otimo tudruok gi pinje ma oko mondo oger ohala riwruok kendo keto mwandu mag piny ma oko. Jatend jolweny, ochung ne arita mar piny kendo oiyo weche mag rito piny bedo ma ber. Ber mar comiisioner mar iebc, jarot mar rieko mar yoero ochunge no ni yieor onbedo thuolo makare kendo ma ji nyalo yie go .Jarut mar demokrasia. ochung ne yore mag demokrasia ka oa kuom somo mar jo go ma goyo ombulu kod rito yieor maber, jo lony mag jolony mar keto ler e weche mag siasa okonyo e geno e ng'anjo bang yiero ko kalo kuom yore mag yiero ma ler kendo ma ji nyalo yoego.

Dwoko piny ng'eny mar motoka yore madongo miyo mtoka bedo mangeny ma dwoko piny ngeny mar mtoka kendo riti thuolo ma jo go ma dhie mtola nyalo tiyo go. Omedo rieko e yore ,medo yore oko piny pong mar ji kendo odwoko piny thhuolo mar bedo gi masira, omedo dongruok mar ohala tero mwandu kod tich mayot konyo ohahal mondo odongi kendo jiwo keto mwandu. Omedo tudruok, tudruok e gwenge ma oko kiod ma boma, ma miyo bbedo mayot yudo tich skul kod osiptal. Oketo jolimbe ,yore ma beyo ywayo jo limbe ma ngeny kuom miyi gi yore mag wuotho ma yot kod arita maber. ojiwo dongruok mar mier. yore ma omedore kinde mangeny miyo mier kod mieche ma ni e bath yore medore .Odwoko piny nyinyo kod kwe mar gari, yore ma ok opong gi ji mang'eny dwoko piny pesa ma jo gari chulo e wuodh gi.

Rang'isi mar gweth, ochung' ne ngado rieko, rito kod gombo ma ber ka owuok kuom ng'at ma duong nyaka ng'at ma tin. Luoro mar kido, ong'iso nengo mi iketo kuom jodongo e kit oganda ma ng'eny kama timbe gi ni gi puonj mar roho kata mar kit oganda. Tudruok mar chuny, kido mar rang'isi, gero ng'eyo mar hera, rito kod tudruok mar chuny e kind anyuola. Riwko ong'iso tich ma jo dongo ni go e rieko chiwo paro kendo loso kido mar jo ma tindo .Ng'eyo ni en gi arita, nyathi matin winjo ni en ga arita kendo ochung ne. Ong'eyo ni ng'ato ma ni gi lony kendo ma ni gi rieko rito gi. To kido machon, ong'iso dhi nyime gi pouonj mar kit oganda, yie kod timbe mag oganda chakre e anyuola achiel nyaka e aluora ma luwo. Jiwo kod siro, mulo nyalo tiyo kaka yo ma ok oling mar jiwo nyathi matin mondo odong ma otegno, obed gi adier

Okang' ma okuongo ma ne aluokora e aora ne an gi mor kendo ne an gi luoro. Pi ne neno ni a e pi ma ler kendo ma ne ok ng'ich, to manan kaka ned adonjo en awinjo ka pi ngich mkaka ice. Kendo ne aoro ng'ich e ringre ne agolo ma tis e kidi ma yom ma ne nni gi pi ma ne miyo ji duto nyiero nyaka an bende .Mokuongo ne an gi luoro kuom pi ma ne ng'anjo kata kamano kuom kony ma ne ayudo kuom osiepe kata jo odwa ne afwenyo kama anyalo bedo ma ber mar chung' kendo ng'anjo. Ne wadhi ng'iyo, ne watimo jok kendo ne wamor gi gik ma ne timore e pi. Duol mar pi ma ne kulore kod muya ma ler ma ne nmiyo wawinjo ni nitie kwe. Ne aweyo aora ka an gimor ka an gi ng'iyo maduong' kendo ne an abiro ka aparo kaka en gi maduong' kuom luokruok e aora kendo okonya ahinya mondo ibed maler.

Kambi mar loch, oparo na ni Marala en kar loch maduong' ahinya mar gwenge kod tich mar piny e gwenge mag Samburu. Dongruok kod dhi nyime apro kuom loso gik moko ma beyo kaka yore mabeyo, udi kod kuonde ma ji duto ntiyo go ma konyo oganda, ngima maduong e kit oganda. Maralal ongere kyuom kit oganda mare ma tut ar jo samburu . Kendo municipality ni gi tich maduong e rito kit oganda ma ka mago ka okonyo dongruok mar ndalo gi. Tije mag piny, aparoni ofis ma ji yude e tich ma dwarore kaka oboke mag ohala, ler pi kod loso chenro ma town. Telo mar oganda, ong'iso bedoni nitie jotelo mag gwenge ma tiyo matek mondo oger ngima jodak ka okalo kuom dongruok ma oiki, ber ma wuok kendo, odwaro mondo ondiki kaka gi duto dhi mbele mondo okel ber ne aluora no ka gik moko dhi nyime ma onge kiawa kata achuno.

Yot mar tich ,oparo kaka osebedo mayot mondo aor kendo ayudo pesa, chulo pesa kata ngiwewo airtime ka okalo kuom simo mara, bedo thuolo mar pesa app no ochung ne rito pesa ma ok ochuno ni adhi e bank kata e agent. Rieko, aparo kaka pesa ma an go ni gi arita kendo nyalo luwo gi ka okalo kuom records mag digital ma piyo. Mpesa oyie ne ng'ato timo gik ma piyo ahinya ahinya e kinde mag masira kata chudo ma piyo. Tiyo gi odiechineg ka odiechieng oparo kaka atiyo kod kinde ka kinde mar ngiyo gik moko chulo skul kata oro pesa ne jogo ma ahero. Loso gik manyien, ahero kaka mpesa oseloso yore mag ng'iewo gik moko epiny Kenya . Kendo osemiyo ng'ato otimo gik ma ka mago e pinje moko neno app no paro na kaka ageno kuom kuome kendo kaka ji mang'eny oyie e piny ma ngima gi app no be okonyo ahinya mondo ji odhi mbele e weche mag digital

Somo mar digital ma dhi nyime, jopuonjre tiyo kod gige digital ma nya bedo ni gi yudo gik ma gi puonjo, gik ma itimo kata program mag somo ma imiyo gi ka okalo kuom laptop. Keto pesa mar sirkal e somo bedo gi laptops ng'iso ni sirkal keto teknoloji e skul mondo ober puonjrupok. dongruok mar ng'eyo ma nyasasni puonjore dongo ng'eyo ma dwarore ahinya e higni mar piero ariyo ga achiel kaka ndiko, ng'eyo gik ma timore e mbui kod tiyo kod gik ma yudore e mbui. Medo gombo mar somo, tiyo gi laptop kinde mangeny miyo somo bedo ma ng'ato nyalo ng'yo go kendo ma mor. Ma miyo jopuonjre bedo gi gombo, kendo bedo gi gombo mar somo. Kungruok, parruok ,pogruok ma ni e kind ji mano ng'iso tem ma itimo mar neno ni kata jopuonjre ma ni e gwenge kata kuonde ma onge ng'ato ma ni gi nyalo yudo gige somo ma sani kony mar jopuonje e tiyo gi digital teknoloji, jopuonjt tayo jopuonjre e tiiyo kod gige tich kaka ng'iso tudruok ma puonj ma cho.

siro kod riwruok, group ma oriwore gi ngato no nguso ngeyo mar riwruok kendo bedo gi ting ma romre e arita aluora, ngeyo weche mag aluora ,timo tim mar poudho kendo pidho yien ngiso paro kuom Piny rito piny kendo kinde ma biro. Kinde mar puonjruok kod puonjo, jo ma nya bedo ka gi geno mondo gi puonjre kaka inyalo pidho yien kendo rite e yo ma kare ma miyo obedo gi ma puonjo. Nyasi mar dongruok, pidho yien no ng'iso chokruok mar ngima kod geno kendo jo ma ni machiegni gi nyalo bedo ka ng'iso nyasi mar kinde no, tich mar riwruok, ong'iso tich kanyakla kama pidho ok en mana ting' mar ng'ato achiel to en tich mar oganda ka ng'ato ka ng'ato tiyo ma ber.